Nĩ ciana igĩthoma na mũtambo wa kambyuta na nĩ njira njega ya gũtwarithia mathomo na mbere, na njĩra nguhĩ gũkĩra gũtinda makĩandĩka mabuku-inĩ. Mwana ũcio no aheyo homework kũgerera mũtambo ũcio akahota gũthiĩ gwĩka hwainĩ atarĩ na mathĩna maingi, ma gũtinda akĩandĩka na karamu na kũhũthia ũhoro wa maratathi kũhũthĩra mabuku na kwandĩka. Wee arabatara o gũtaipu na ciara gũthoma na kũhũthĩra kara gũtwara kũrĩa arenda, koguo ĩgatuĩka njĩra njega na ya raithi kũhũthĩka gwĩ ciana ona arimũ ao tondũ matirabatara gũtinda makĩhũthĩra mabuku gũthoma.